Mbica ĩno ya mbeũ njĩthĩ, marĩ hamwe, na marĩ na nguo ihanaine, ĩratuonia no gũkorwo nĩ gĩkundi meyandĩkithĩtie, kĩrĩa kĩngĩkorwo magĩteithĩrĩria mũingĩ na njĩra ĩmwe kana ĩrĩa ĩngĩ, maroneka no makorwo nĩ maceragĩra mĩciĩ ya ciana cia ndigwa, na kũmateithia o ũrĩa mangĩhota. No makorwo hihi nĩ mateithanagia o ene, gũkũria taranda ya mũndũ, na njĩra ĩmwe kana ĩrĩa ĩngĩ, na kũnyitanĩra hĩndĩ ĩrĩa mũndũ agĩa kabata. No makorwo hihi nĩ mateithagĩrĩria na gũtheria marĩa matũrigicĩirie ta ndũnyũ, mabarabara, na gũteithĩrĩria hihi na ũhandi wa mĩtĩ. Na rĩrĩa meka ũguo ũndũ ũcio nĩ ũkoragwo ũrĩ mwega, amu nĩ makoragwo manyĩtĩire itemi, harĩ ũkũria wa bũrũri.

Haha tũrona aruti a wĩra a gwa thirikari, na mũingĩ ũrĩa ũgomanĩte haha, nĩguo kũheo motungata. Na tũrona marahũthĩra mĩtambo ya kĩrĩu, harĩa o mũndũ arabatarania kũrũgama, na ihinda rĩake, akorio ciũria, irĩa ciracoka gwĩkĩrwo mĩtambo-inĩ ĩyo, nĩgetha gũcoka kwamũkĩra motungata, na oho, nĩ marabatarania gwĩkĩra thaĩni, na kũhũrwo irore.

Mũrũgamĩrĩri ũyũ wa rũhonge rwa ũngania wa magoti, nĩarĩkĩtie gũcemania na andĩki a mohoro, na haha tũkona akĩrekereria ndũmĩrĩri, kũrĩ akenya, agĩtarĩria, bata, wa gũkorũo andũ makĩrĩha magoti, amu magoti nĩmo manyitĩrĩire bũrũri, harĩ ũkũria, na ũthii wa nambere. Oho nĩaratarĩria, baĩni ĩrĩa mũndũ akoragũo akĩhũrũo, hĩndĩrĩa arega kũihũria, macokio make, ma igoti, mwerinĩ wa gatandatũ ma omwaka, hamwe, na makambuni marĩa matarĩhaga magoti, kana hihi gũcokia macokio mao, ihinda rĩrĩa rĩagĩrĩire. Ũguo macererũo, nĩmakoragũo makĩhũrũo baĩni.

Mbica ĩno ĩratuonia kambuni ya motungata ma thimũ, nĩyo Airtel, ũrĩa ĩhotete gũkorwo ĩkĩgacĩrithia, tabarĩra ya gũtũma mbia, na gũtũmĩrwo mbia kũgerera thimũ, harĩa mũndũ arabatara gũkorwo arĩ na raini ya Airtel, ĩrĩa nĩ nyandĩkithia kũringana na mawatho ma bũrũri, megiĩ motungata ma thimũ. Ũgacoka nĩgetha kwamũkĩra ũtungata ũyũ, mũndũ arabatara gũkorwo eyandĩkithĩtie, rungu rwa Airtel Money, nĩgetha ũkahota kwamũkĩra, kana kũruta mbia thimũ-inĩ hĩndĩ ĩrĩa ciakinya.

Ũndũ ũyũ ũrĩ bata mũno, nĩgũkorũo, kũrĩ ciana citonire motungata maya, cirĩ nini, naningĩ nĩiteithagĩrĩria, mũno, kũhũrana na mĩrimũ ĩrĩa ĩkoragũo ĩkĩhaicĩrĩra mwana ũcio, na ningĩ nĩrigagĩrĩria mwana ũcio gũkanyitũo nĩ wathe, hĩndĩ ĩrĩa aneneha, amu hĩndĩrĩa emũnene, mawathe macio nĩmaremaga gũthondekeka.

Mbicainĩ ĩno, tũronio ndagĩtarĩ wa tene, arĩa metagũo ndagĩtarĩ a ndawa cia mĩtĩ, kana ndawa cia kĩmerera, arĩa matetĩkanĩtie na thibitarĩ, na ndawa cia kĩrĩu, ũngĩkorũo ũrĩ na thĩna ũkũgiĩte mũno, wa mwĩrĩ, gwa kahinda kanene, ũthiĩ ũmũtarĩrie, nĩakũheaga motaro, agakwĩra wambe ũthiĩ ndĩrainĩ cianyu ũtwĩrie, kana kũrĩ mũndũ warĩ na mũrimũ ũcio, na ũtwĩrie kana hihi ũkoretũo ũgĩcokera kũrĩ andũ, matiganĩte, thĩinĩ wa bamĩrĩ cianyu, na hihi wĩke ũthuthuria kana nĩũndũ wa kĩũndũire agire kũhingia, na kũngĩkorũo nĩguo, mũmenye ũrĩa mũngĩka, nĩgetha ũndũ ũyũ ũtige gwĩcokagĩra. Ningĩ angĩkoruo nĩ mũrimũ angĩhonia, he ndawa egũkũhe, na agakorũo agĩgũtarĩria ũrĩa ũgũkorũo ũgĩcihũthĩra, nĩgetha kũnina thĩna waku.

Kĩndũ gĩkĩ, nĩgĩabata mũno mĩtũrĩreinĩ itũ, ya o mũthenya, amu nĩkĩgiragĩrĩria, gũtambania kwa mĩrimu ĩrĩa ĩgwatanagio, hĩndirĩa andũ maronana kĩmwĩrĩ, oho ĩgateithĩrĩria, kũgirĩrĩria ũtambania wa mĩrimũ ĩyo, ningĩ nĩgiragĩrĩria, wohi wa nda ũrĩa ũtarĩ mũbange, na oho, nĩkĩhũthĩkaga kũrĩ, andũ, arĩa matarĩ na, njĩra ingĩ cia gũbanga ũciari, na hĩndĩrĩa mahũthĩra nĩmahotaga gũkorũo, magĩbanga ũciari wao.

Haha ndĩrona Kalonzo Musyoka, ũrĩa nĩwe mũtongoria wa kiama kia Wiper, na onorĩa warĩ mũnini wa, mũtongoria wa bũrũri, Mwai wa Kibaki, ngacoka ngona Rigathi wa Gacagua, ũrĩa ũrarĩ mũnini wa, mũtongoria wa bũrũri, William Ruto, na ũrĩa ũrĩkĩtie, kũhagĩrũo, kũhagũrũo, itĩnainĩ rĩake rĩa miaka ĩrĩ, kuma rĩrĩa moire wabici, ngacoka ngona Eugene Wamalwa, ũrĩa warĩ, Minister, wa, wa maĩ, thirikarinĩ ya Uhuru wa Kĩnyatta. Ngacoka ngona marĩ na, baji ya kĩama kĩa DAP Kenya, kĩrĩa gĩtongoragio nĩ Eugene Wamalwa, na arĩa, manyitanĩte, nĩgũkorũo marĩ nja ya thirikari, nĩo mũng'ethanĩro, harĩa marenda gũthondeka kĩama kĩmwe, kĩrĩa gĩkang'ethanĩra na mũtongoria wa bũrũri, William Ruto, hĩndĩ ya ithurano ciũkĩte, cia mwaka wa ngiri igĩrĩ, na mĩrongo ĩrĩ na mũgwanja, harĩa mena mwĩhoko mũnene, wa gũkarirũkia ũtongoria wa bũrũri hĩndĩ ĩyo.

Ũndũ ũyũ nĩ ũrĩ bata rĩngĩ na rĩngĩ gwĩkuo, amu andũ aya makoragũo mageretie gũkinyĩra ihito ciao amu gũtirĩ mũndũ akoragũo akĩmathikĩrĩria. Makageria kũhũthĩra atongoria ao kũgĩa na mĩario na thirikari kana arĩa marũgamĩrĩire ĩ ĩndĩ ĩkaringa ihiga. Hĩndĩ ĩrĩa maumĩra bara kũrũrũngana gĩa thayũ mateta ma o nĩ makoragũo makĩrorũo na ihenya, amu makoragũo marũgamĩtie mĩhangʹo yothe ya o mũthenya ĩrĩa ĩhutagia bũrũri na njĩra nene. Ũguo nĩ makoragũo makĩiguo na ihenya na mabata mao makahingĩrio.

Haha tũronio riboti ĩrĩa ĩkoragwo ĩgĩkinyĩra rũhonge rwa borithi, na tũkonio kĩrĩa gĩcũngĩrĩirio nĩ ũhagũku wa ũgitĩri, tũkonio wongerereku wa, wa ngero, wĩkinaĩ kana hihi ũcogeri wa ngũĩ. Na oho tũkona o mwaka o mwaka riboti ĩrĩa ĩkoragwo ĩgĩkinya, na tũkonio o mwaka o mwaka yo, yo, ĩthiaga ĩkĩongerekaga ona gĩcunjĩ, hihi mwaka ũngĩ ĩgaikũrũka na gĩcunjĩ o kĩnini, ĩgacoka kwambatĩra mwakongĩ. Ũgwo nĩkuuga ũgacĩru wa ũgitĩri, ndũrĩ ũrakinyanĩra, nĩ kũnyihia ciĩko ici kaimana.

Haha tũrona mũtongoria wa bũrũri wa tene, nĩwe Uhuru Muigai wa Kenyatta, tũgacoka tũkona Raila Odinga, ũrĩa warĩ prime minister, wa Kenya, na ningĩ ũrĩa ũkoretwo arĩ mwena wa mũng'ethanĩro kwa ihinda rĩrĩa inene. Tugacoka tũkona mũnini wake wa tene, William Ruto, ũrĩa nĩwe mũtongoria wa bũrũri kwa ihinda rĩrĩ. Na haha tũkona marĩa na bata wa kũigwithania, nĩgetha mahote gũkorwo makĩrutithania wĩra, harĩ kũgacĩrithia ũgitĩri, ũthii wa na mbere, na ũkuria wa bũrũri, ũrĩa ũhotithagio hĩndĩ ĩrĩa andũ marĩ na thayũ, na hĩndĩ ĩrĩa manyitanĩra, makahota gũcenjania meciria, na kũgacĩrithia maũthii ma na mbere bũrũri-inĩ.

Ũndũ ũyũ nĩ wa bata mũno hĩndĩ ĩrĩa mũndũ ahanda na ona mĩmera yake nĩ yambia kũgũmĩrwo nĩ mĩrimũ kana kũgũmĩrwo nĩ tũtambi. He bata kũhũra mĩmera ĩno ndawa nĩgetha kũgirĩrĩria kũrũara, kana hihi kũgũmĩrwo nĩ tũtambi tũrĩa tũcũngagĩrĩria magetha moru. Kana hihi, ona mũmera ũkaaga kũruta ona kĩ. Ũguo nĩ wega hĩndĩ ĩrĩa mũndũ ekũhũra dawa tondũ mĩmera ĩno ĩmwe ta mbembe hĩndĩ ĩrĩa ya rĩkia gũkũra nĩ ikoragũo ci irio cia andũ na irio cia mahiũ. Ũguo andũ matikoragũo mahũtĩte na mahiũ matikoragũo mahũtĩte mũno. Ũguo ũndũ ũyũ wĩna ũteithio harĩ andũ na harĩ mahiũ.

Mbica-inĩ ĩno, tũronio mũtongoria wa bũrũri, nĩwe William Samoei Ruto, na arĩa makoragwo makĩmũnyita mbaru, oho tũgacoka tũkona mũtongoria wa kĩama kĩa ANC, nĩ we Musalia Mudavadi, ũrĩa ũkoragwo anyitĩrĩire gĩturwa gĩa Prime Cabinet Secretary thirikari-inĩ ya William Ruto, na oho tũkona ũrĩa warĩ mũikarĩri wa kamĩtĩ ya mĩhaka na ithurano nĩwe Wafula Chebukati, ũrĩa ũrĩkĩtie kũhurũka, haha tũkona William Ruto akĩheana ndũmĩrĩri, ũguo nĩ kuuga nĩwe warĩkia kũhiũkia gĩturwa kĩa ũ kĩa ũtongoria wa bũrũri, kĩhĩtahĩtano-inĩ kĩrĩa kĩhĩtũku.

Mbica-inĩ ĩno tũronio mbiacara ya mũndũ, harĩa akoragwo akĩendia indo itiganĩte iria ikũra, indo iria ikũragio mĩgũnda-inĩ ta nyanya, itũngũrũ, macungwa, maembe, karati, ngojeti na mathũkũma. Oho tũgacoka tũkona nĩ ũtukũ amu arĩ na thitima arahũthĩra na nĩtũrona nĩ ĩrĩkĩtie gwakio, indo icio tũkona igayanĩtio na ikaigwo irĩti-inĩ na njĩra njega, na njĩra ĩrahota kũgucĩrĩria agũri.

Mbicainĩ ĩno tũronio thumu mũingĩ mũno ũrĩa witĩtwo thĩinĩ wa nyũmba ya ũkũrĩa wa irio nĩyo tũĩtaga green house, thumu ũcio ũratukanio na tĩri ũrĩa ũgũcoka ũhũthĩke kũhanda mĩmera, na mĩmera ĩno ya ĩkũragĩrĩo nyũmbainĩ ĩno, nĩkoragwo ĩrĩ na ngũrani nene mũno na mĩmera ĩrĩa ĩngĩ, hamu haha nĩkoragwa ĩgitĩrĩtwo mũno kumana na tũtambi tũrĩa tũngĩthukia mĩmera ĩyo na maciaro mayo nĩ makoragwo marĩ na ngũrani mũno na mĩmea ĩyo ĩngĩ ĩhandĩtwo na njĩra ĩno ya kawaida mũgundainĩ amu magetha mayo nĩmakoragwo me manene na marĩ na umithio na nĩmakoragwo na riri mũno.

Mbica ĩno ĩratuonia ũhandi wa mĩtĩ, harĩa mĩtĩ ĩno ĩhandagĩrwo irima-inĩ iriku, na rĩna wariĩ wa kwĩgana. Na ningĩ tĩĩri ũcio ũkoragwo ũtukanĩtio na thumu gĩthimi kĩrĩa kĩiganĩrĩire. Tũgacoka tũkonio ũrĩa mĩtĩ ĩno ĩrĩkoragwo ĩkĩheywo maaĩ na njĩra ya gũtambia mĩbaibu ĩrĩa ĩrĩkoragwo ĩkĩhe mĩtĩ ĩyo maaĩ ihinda ĩrĩ, rĩrĩothe, ũgwo ndũrĩ hĩndĩ mĩtĩ ĩno ĩgakorwo ĩkĩũma. Na hĩndĩ ĩrĩa yarĩkia gũkũra, mĩtĩ ĩno nĩkoragwo noteithio mũno harĩ marĩa tũrigicĩirie, ta gũcunga rĩera, kũgucia mbura, na gũteithĩrĩria ona gwaka.

Mbiceno ĩratuonia andũ marĩ ngari-inĩ, arĩa makoragwo makĩhũthĩka gũkinyia ndũmĩrĩri, amu makoragwo makĩhũthĩra ikero na nyĩmbo iria cikoragwo cikĩrĩ na volume nene, ũgwo nĩmahotaga gũkinyĩra andũ aingĩ. Na nĩmathiaga magĩthũngũthaga kogwo hĩndĩ ĩrĩa marugama harĩa harĩ na mũingĩ, nĩmahotaga gũkorwo makĩgucĩrĩria andũ moke kũmerorera, ũgwo ndũmĩrĩri ĩrĩa magĩkoragwo nayo nĩĩkoragwo ĩgĩkinyĩra andũ aingĩ.

Mũrutwo no ahote kwamũkĩra kĩgĩna kuma kũrĩ HELB, kĩa mũigana wa ngiri mirongo ĩtano arĩ gĩkĩro kĩrĩa kĩa igũrũ mũno, na iheanagwo kũringana na thukuru, hihi nĩ wa mũingĩ kana wa mũndũ kĩũmbe, kana ũrĩa twĩtaga wa college. Na iheanagwo kũringana na kothi ĩrĩa mũndũ areka amu kothi itiganĩte itikoragwo ikĩrĩhĩrwo marĩhi mamwe. Na ningĩ mũrutwo nĩ getha amũkĩre kĩgĩna gĩkĩ, nĩakoragwo akĩrorwo kĩhumo gĩake kũringana na mabata make marĩa angĩkorwo akĩenda.

Kũhũthĩra internet nĩgũteithagĩrĩria mwarimũ, arutwo na aciari kwaranĩria kũhĩtũkĩra mĩtambo ta, Whatsapp harĩa mwarimũ akoragwo akĩrekereria ndũmĩrĩri ya mogarũrũku marenda gũĩkwo kana mekĩkĩte thĩinĩ wa cukuru, oho nĩmahotaga kũrekereria ndũmĩrĩri ya maũmĩrĩra ya igerio iria cirĩkĩtio gũĩkwo na ningĩ nĩmaranagĩria kũhĩtũkĩra mũtambo wa zoom meeting, harĩa mwarimũ, mũrutwo na aciari makoragwa makĩnyitanĩra ĩmwe kwa ĩmwe na omũndũ kũruta woni wake na harĩa mũndũ angĩigua ahihĩnyĩrĩirio akauga ti hega.

Ũhandi wa mĩtĩ hamwe na irio nĩũteithagĩrĩria mũno harĩ ũrĩmi amu mĩtĩ ĩyo nĩ ĩkoragwo ĩgĩteithĩrĩria harĩ kũhe mĩ, mĩmera kĩruru, ũndũ ũrĩa ũteithagia kwĩiga ũgunyeku ũrĩa ũhũthĩka nĩ mĩmera ĩyo, ũgwo ndĩkoragwo ĩkĩaga maaĩ kwa ihinda inene kwogwo ndĩngĩkorwo ĩkĩũma. Ningĩ mĩtĩ ĩyo nĩĩgiragia rũhuho rwĩngĩ rũrĩa runangana na gũthũkangia mĩmera. O ningĩ mĩtĩ ĩyo ĩmwe nĩkoragwo ĩrĩ mĩrũrũ ũgwo gũteithĩrĩria kwĩingata tũtambi tũrĩa tũkoragwo tũgĩtharĩkĩra mĩmera.